Rĩrĩa ndona ũũ, meciria-inĩ makwa nĩ ndĩrona atĩ ũyũ nĩ ũrĩmi wa nyanya, na mũrĩmi arũgamĩte gatagatĩ ka mũgũnda wake wa nyanya akĩĩrorera ũrĩa ũrĩmi wake ũrathiĩ na mbere. Nĩ ndĩrona atĩ nĩ ahandĩte gĩcigo kĩnene kĩa mũgũnda, ũguo nĩ eharĩirie kwona baida njega hĩndĩ ĩrĩa egũkorwo akĩrĩkia kũgetha magetha make. Oho, nĩ ndĩreciria atĩ ũrĩmi wa nyanya ndũkoragwo ũrĩ mũhũthũ, kwona rĩmwe nyanya nĩ igũmagĩrwo nĩ tũtambi na ũguo mũrĩmi agathiĩ hathara, na rĩmwe nyanya nĩ igũmagĩrwo nĩ mĩrimũ ta ya heho, mĩrimũ ĩrĩa ĩtũmaga mũrĩmi na athiĩ hathara nene kumana na gũcihũra ndawa. Oho, mũrĩmi nĩ akoragwo akĩĩharĩria atĩ ũndũ wothe no umĩre, kwona no akore thoko njega na endie magetha make wega, na one baida njega. Oho, nĩ ndĩreciria atĩ angĩrĩma ũũ acoke akore thoko itarĩ njega, hihi no athiĩ hathara nene, ũndũ ũrĩa unaga mũrĩmi gwoko, kwona nĩ akoragwo ahũthĩrĩte mbeca nyingĩ kũrĩma nyanya ciake. Kogwo angĩkora thoko ĩtarĩ njega na magetha make mage kũmũrehera bainda, ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga akue ngoro.

Nĩguo kũrĩithia ngũkũ iria cirekagia matumbĩ, he maũndũ maigana ũna wagĩrĩire nĩ gũthingatithia. Wa mbere, hĩndĩ ĩrĩa ũgwaka kĩaga kĩa ngũkũ icio, tigĩrĩra kĩ na rĩera rĩiganu, na ningĩ nĩ wagita igũrũ wega na atĩ nĩ warora gĩtiraura thĩiniĩ. Oho, tigĩrĩra atĩ kĩaga gĩaku nĩ kĩnene wega, ũndũ ngũkũ ciaku citegũikara cihihinyanĩte. Oho, tigĩrĩra atĩ kwĩna ũtheri mũiganu. Ningĩ, tigĩrĩra atĩ ngũkũ ciaku nĩciraikara wega na ciĩna rĩera rĩega. Nĩgũo gũtigĩrĩra atĩ ũguo nĩ kwahotekeka, ĩkĩra muura kũu thĩ, nĩgetha ngũkũ ciaku citikaigue heho. Hĩndĩ ĩrĩa ũgũkorwo ũgĩcagũra ngũkũ iria ũkũiga, tigĩrĩra atĩ nĩ wacagũra kana nĩwacigũra kuuma kũrĩ kambuni njega na yũikaine. Hĩndĩ ĩrĩa ũgũcihe irio, tigĩrĩra nĩwacihe irio cia kũigana, na ndũkariganĩrwo nĩ gũciĩkĩrĩra maaĩ, nĩgetha gũtigĩrĩra ngũkũ ciaku ciĩna indo ciothe irĩa irabatara, nĩgetha gukorwo na ngũkũ njega ciĩna ũgima mwega, na nĩgetha cikũhe matumbĩ mega.

Hĩndĩ ĩrĩa atumia maheyo mũhothi wa gũtwarithia wĩra na-mbere, kĩgĩna gĩkĩ nĩ gĩteithagia atumia kũgĩa na hinya wa kĩ-mbeca, kuona wa mbere atumia nĩ aramati, kwoguo nĩ niahotaga gwĩka mathabu mao wega ma ũria mangĩhota gwĩkũria na kĩgĩna gĩkĩ, ona kĩrĩ o kĩnini. Wa mbere, atumia nĩ meyũbaga ikundi, ũguo makahota gũcokanĩrĩria kĩgĩna kĩao kĩrĩa mararuta o mũndũ kĩnini kĩnini na makahota gũthiĩ na mbere gwĩkũria kuumana na ngombo iria moyaga gĩkundi-inĩ. Oho, mangĩonania hinya wao wa kũramata mbeca, no mathiĩ thĩiniĩ wa bengi kana ikundi iria ikombithanagia mbeca, na moe ngombo na mathiĩ na mbere na gwĩkũria. Ũndũ ũyũ nĩ ũmateithagia gũkorwo makĩrahota kũramata bamĩrĩ ciao, na oho makahota kũhe bamĩrĩ ciao irio, o ũndũ ũmwe na mahũthĩro kana na mabataro mangĩ ma kĩmũcii. Oho nĩ ũkoraga kũrĩ na atumia marahota gũthomithia ciana ciao, na ũguo magaikara mĩtũrĩre mĩega ya kũheka gĩtĩo. Ũndũ ũyũ ũteithagia atumia kũgĩa na wĩyathi wa kĩ-mbeca, kuona nĩ mahotaga kwĩrũgamia mategũbatara gũteithio nĩ mũndũ.

Hĩndĩ ĩrĩa wathondeka mũbango wa kũhũthĩra mbeca, ũndũ ũyũ nĩ ũteithagĩrĩria kũhũthĩra mbeca ciaku wega tondũ wa mbere, nĩ ũkoragwo ũkĩmenya o ciringi ũrĩa yahũthĩka, ũndũ ũrĩa ũgũteithagĩrĩria ona kũgĩa na wũigĩrĩrĩki hĩndĩ ĩrĩa ũkũhũthĩra mbeca ciaku, ũguo ũkahota kũnyihia wũitangi. O ho, ũndũ ũyũ nĩ ũgũteithagĩrĩria kũbanga mbeca ciaku wega, ũguo nĩũhotaga gwĩtigĩria kĩndũ kĩrĩa ũngĩiga mũthithũ. O ho, nĩũhotaha kũbanga maũndũ maku ma wũigithia, tondũ no ũhote kubanga mbeca iria ũkũgũra kaburoti, mbeca iria ũngĩhũthĩra Kũiga kawĩra, kwoguo ũkahota kũbanga mbeca ciaku wega nginya ũrĩa ũngĩhota kũigithia.